Ore nkoitoi naidim inkera atudupore nkoitoi oloing'ang'e naa, keidim inkera aisumata metaaniki ormalimui, keidim si inkera aichunguza imbaa nagira aiendelea tenkop ata elakwaniki ormalimui. Keidim si enkoitoi inkera atudupore enkisuma eidim aichunguza. Eidim ake nkera Ore kuna kera nalakwaniki sukuul keidim ake aisumata metaana, me lasima petii nkera atua sukuul peidim aisumata. Keidim si nkera atujurr imbaa naayieu nichunguza, ashu entoki natalaikine enkerai teneitu etumoki aijibu na keidim aing'urai tenkoitoi oloing'ang'e, na keidim anoto majibu ashu ah barakinot o mbaa nagira aendelea ah o maswali enye naayieu neyiolou.

Ore nkoitoi naidim emurua atorripie ng'uesi naa, keidim ah aikarrai ing'uesin pe mitoki aponu ayiaya mali enye. Keidim si aing'oru nkoitoi naidim atushukie ng'uesin nimidin ah nemenarata o ng'uesin, aitumia orgira. Ore entoki naji orgira naa peiturieki ng'uesin pemetumoki aetu ainosa nkulie ng'uesin. Keidim si aitumia nkulie oitoi naiji aiture ng'uesin pemitoki aponu anya ah Mali, Ore nena ng'uesin keidimi aigeroki iltung'anak orrip, aitumia enkoitoi naji conservancy pemitoki ng'uesin aponu ayiaya Mali arashu intokitin idaiki oltung'anak lopeny enkop.

Eta enkiremore eapa dupoto tenkaraki ah Ore apa tiapa na kitumiai enkoitoi ashu orrekie sidai, keidimi atushum endaa pe minyala, metii kunolong'i kuna ekunolong'i napiki idaiki irkeek peidim atipik inadaa pemeseki ainyala. Ore si apa tenkiremore eapa na keidimi atipik idaiki ah aitumia enkoitoi naidimi atorripie idaiki pemenya ng'uesin megirai aitumia kulo keek oidim ayau moyiaritin. Amu Ore tekuna olong'i na kegirai aitumia irkeek kumok ninepu ah kinyal biotisho oltung'ani.

Ore enkata nikira torrono esimu, naa indim ake ashomo aitimbianaki olduka likitimirakita ina simu, niliki enkata apa ninyang'ua ina simu, ninosaki enyamali esimu paa tanaa kidimayu naa nikitumokini aibelekenyaki, indim sii aitoduaa aah irisiiti arashu entoki nikingerokoki anaa piinyang'u ina simu, peemelotu naake nijo alo ainyang'u esimu arashu nilo ainosaa nelelek epuonu iltung'anak aajo ira olapurroni arashu mesipa ajo tine inyang'ua ina simu, neeku naa mpaka piitumoki aing'oru nkoitoi nintoduarie ajo iyie olainyang'ani asipani leina simu. Ninosaki enyamali, ninosaki entoki naba anaa eniyieu teina simu, arashu esimu niyieu nintoki aaku ninye iyata piikitumoki aibelekenyaki.

ore tekuna akaunt pokira, naa kadol nanu ajo akaunt naikeno esidai amu mitumoki anyaaki aitumiya impisai ,tenkoitoi ake duo nemeishaa ,kake eisidai sii ninnye ena akaunt nashumieki iropiyiani amu, mitumoki anyaakia atinyikaki impisai inonok, neeku enare naaji ore oltung'ani pookin oba anaa oloshum impisai netumoki atushuma te akaunt naikeno, pee netumoki anyaaki atijing'a account aitau nena pisai ataasishore neitumiya ake duo meeta enkariyiano.

ore apa apa kuda olong'i nashomo agira aing'uraki enkerai sukuul, nashomo office e sirkali enkisuma aloito aing'uraki entito ai transfer naipang'ie aloitie enkae sukuul, nanoto sii eretoto amu aatareto ilaasak le siaai sirkali naisaidia manoto ina transfer, naitoki aikilikuanu ibaa kumok naipirta enkisuma, anaa bursary enkata kenya najing'u. neeku anoto ina retoto oleng esirkali, aatareto pii, nanoto sukuul teborakinoto nemeetaa naihudumia ilopisaani le sirkali te nkoitoi nanare.

ore ara olaasani lebiashara na kaata account aree ata account ee biashara oo account ai makewon na kanyok oshi aitapash aa account pookira ore mpisai pooki nabaana nebiashara napik account ee biashara pemeruoyo kuna kulie pisai nashumita tenkaraki maitaji ai makewon na kapik ena account emakewon nanyok oshi aitapash tenkaraki elo nijio as biashara ninepu accounti pokirare etupurote arashu inyia mpisai tenkoitoi nemifaa itipika mpisai inono eccount emakewon na ore nane pisai na nebiashara niata oltumai nitumoki atushumaki kewon aaa anyok oshi ajo aitapash pemapur naa ake kewon ashu aitumia mpisai tenkoitoi nemenare

kajoki ake bei oosinkir, naliki ajoki kelelek, kulo sinkir naliki muda natobiko lelo sinkir te sokoni, tenaakiwozate tenaa keitu iwoza, naliki emeloni oo sinkir, nalik esapuko eneba tenaa kesinkir sapukin tenaa sinkir kutitik. naisho sii bei nalelek natumoki ainyiang'u nidim pooki tung'ani atabaiki, naa kaidim sii aishoo iltung'ana discount ore oltung'ani oinyiang'u isinkir kumok, naisho too mpisai kutik, ore oltung'ani oinyiang'u osinkiri obo naisho too mpisai kumok, neeku kulingana osinkir linyiang'u nitum discount oo lelo sinkir.

Kanyor ainining'o ilomon tenkutuk ang' ormaasai tenkaraki keidim lelo omon kidim aishoo yiook enkarriyiano neutaa yiook tombaa eramatare, tombaa enkiremore kidim si atoliki yiook imbaa tombarakinot sidan nikidim aatayiolo. Tenkaraki ore tenkutuk ang' na kidim anoto lomon, na kidim lelo omon atabai ashu itabao olkilikwai tenkoitoi naifaa ashu ah tenkoitoi nikiidim pookin aielewa. Amu ore eninepu ore tonkulie kutukie kidim ainasu lomon kake enepu ajo ore laduo omon nimitumoki atayiolo ashu neyiolou pooking'ae lelo omon enaijito neeku ena siadi enkutuk ang' amu iidim atayiolo naa e point enaa enajitoi.

ore tiatua te nkaji teneboita iltung'anak naa kidim aatotoni pookin neorikino isiatin pee mees esiai oltung'ani obo, nening'oi netoni teboron, netumoki ai solve tenaa keeta issues naata pokira aare, naa kidim ake aatotoni neororikino ,amu inakata etumoki ilung'anak aatotoni tenkariyiano. ore iltung'anak pookin netoni tolning'o, neetae enkata naas oltung'ani esiai ,neirori teboron, nebuakinoi ,neutaroi.

ore te e citizen naidim anoto intokitin kumok, idim anoto enkardasi e KRA naa idim aitau te cyber, idim sii anoto licence oo garin idim anoto good conduct idim sii anoto esiai e biotisho aa SHA naa ekiret oleng neeku ore entoki pookin naba anaa esiai esirkali, esiai e KRA ,esiai ecitizen ,nena tokitin pookin, ina ramatare pookin naba anaa data pookin oltung'ani, naa idim anoto pookin te e citizen.

eeta iltung'anak kumok enyamali iototo aakwet tedekenya, kake kidimi aataret kulo tung'anak te nkakenya, aataa keeku keeta, mias oltung'ani enkwatata openy, mpaka pee ikwatikwata irara kumok, ning'oruru olttung'ani oret intae enkwata kila tedekenya neeku iayatat ake mazoezi niasiasa, irara kumok pee mintoki oltung'ani amu ore enyamali naa oltung'ani obo oinyiototo akwet amu meidim ake ilo tung'ani akweta ampaka neeku keeta olmalimui outaa. nidim aakweta pookin terishata naifaa, neeku kila tedekenya ning'oruni reinforcement metaa kidim kulo tung'anak aakweta.

Ketii taata lomon kumok oipirta siasa, kumok taata siasa nagira aiendelea temurua o te Kenya musima tenkaraki enkibung'a ah o rais ah Ruto tenebo olarikoni le upinzani Raila Amolo Odinga. Enotote ninche det, niungana tenkaraki baada enkesha olorika le AU ,neeku enotote taata lelo tung'anak. Ore si esiai e kaunti na kumok siasa, kumok iltung'anak akeshak lo lorikan tofauti ogira aing'oru olorika o ata le bunge, le MCA, sapuk siasa naleng' tenkaraki kumok iltung'anak oyieu erikore.

etipikaki ireteni kumok tolosho. tenkaraki esiai empurore oo ropiyiani natarasua we mpurore oo mali pookin, ong'uesi naayieng'i, kake etonyuaa iltung'anak kumok aapuonu tenebo pee etumoki aataretoto tenkaraki, ina siai empurore oo nkishu naanya ing'uesin. ore enkoitoi nabo naidipaki aatipikie ireteni naa ing'oruaki irbanot oidim aatorip ijorenm, neigeri ilchekuti asipat, netaa keetae si irmuseeni lorkijiji. oidim aayetu tenebo, netumi ilomon tenkata. neing'oruaki sii tenkoitoi oloing'ang'e, inkoitoi kumok naidim iltiung'anak ainosie ilomon, teneetae imali naaimina, neetae inkishu naainosaki, kidim iltung'anak aataa kidim aatijing' nena group arashu oloing'ang'e nidim sirkali akwatu atan'oro tesiokisiokinoto.

Ikiduaa oshi ole latia lai, nikimaaki mbaa naaret iyiok nikiimaki mbaa eramatare, nikiimaki mbaa(ah) natii te dukyaa iyiook, tenaa keetae esiai eramatare tena keetae esiai oo sukuukuni, arashu mipangilio pooki naaba anaa nikiata nikiata too ilmareita , amu ore ole latia lino na oltugani likiret taaisere dim sii aishangaki tena keeta enyamali naba anaa enaata, nidim sii atayiolo naaigira aipanga arashuu mbaa natii te dukuya iyiok , neeku kore oshi te nikitumo nikiimaki mbaa pooki naaba anaa naret iyiok, mbaa naatulusoitie, mbaa napuonu, mbaa nikiidim aipanga pokira, oo mbaa nkiaas.

Toponai dupoto oompisai too nkoitoi kumok, indim atoponai atipika biashara pitumoki naa anoto faida ,indim sii ataasishore nena pisai metamanai, indim aitumia nena pisai tenkiremore, indim si aitumia nena pisai inonok teramatare oonkishu, indim atipika mpisai inono aa aa sukuul , indim atipika biashara ,indim atipika nkulie wuejitin pookin pee kitumoki nena pisai ayaki dupoto piikitumoki nena pisai ayaki dupoto te makewon nitum sii dupoto tormarei lino . neaku sidai oleng tenintamanaa nena pisai inonok.

Ore pidol ajo meetae network tenkop ningwaa arashu temurua nindim ake atooshoki iltunganak oifaa arashu otoliki itunganak le sirkali pee etumoi ainguraki ntae network , indim sii atooshoki aingoru ereteto te sirkali , indim aingoru te safaricom tenaa te airtel aa eitegemea ake duo olaini loba anaa lingira aitumia, indim aigeroki empalai , indim ahomo nena ofisini nindim atoliki nchere meetae network temurua nitii pee etumoki aayau ereteto pee etumoki aipikaki intae booster pitumutumu network.

Ore mara arashwaa embata oongwesin e mara netubulwa tenkaraki esiaai oongwesin yiolot naa tenkaraki ena naji ee esiai oo ing`ati eponu ing`ati te serengeti neponu mara netumi sii inngwesin kumok anaa irngatunyo anaa nkulie ngwesin naba anaa inaanya inkiri enena ngwesin ninepu etudupote arashu etumokinote tenkaraki eeta naa endaa idim ataa keripitoi neaku megira iltunganak arashu ilaruok arasaki ingwesin nebul ingwesin naleng.

tenelo nikitum enyamali, tenkopis ang' tenkaraki esiai e intanet arashu IT, nelotu olaiteng'enani le IT enikitii, naidim ainosaki enyamali nikiata e network ,tenemegira network aasisho, kaidim sii ainosaki tenetii imashinini nemeesiata esiai, kaidim ainosaki tenaa keeta pookin enyamali, te nkata nabaa enotito ina nyamali, naa kaji ikuna pee enotito ina nyamali. idim sii ainosaki ,tenaa keetae ireteni loidimi aibelekenyie nena mashinini ashu aitobira metaa keesisho naa kainosaki lelo omon pookin.

Keyieu enkampuni etelecom neponaa eretoto tooltung'anak kumok anaa eponaa inkutukie kumok o tenebo enkiminata etekinolojia uhhaa keidim ataasa baa kumok, atoponai entumoto too wejitin pookin keidim atoponai bustas lenye, keidim aing'oru namna pee eifundishae iltung'anak enaiko pee eishoyo baa, neinasaa ilomon too ngutukie enye, keidim sii atoponai eretoto naijio eneigerr iltung'anak kumok too ngutukie kumok.

Ore ira olainyiang'ani e lolduka arashu aa olaretoni lolduka naa edim ainosai embaa naa esimu, edim atolikioi embaa naatumito oltung'ani leng'inyiang'ata esimu tenaa keshida enetiwak eeta, tenaa keshida esimu kesimu entorroni, tenaa megira atumoki bei nabaa naa naishaa naiko tesimu enaa Ina simu meyieu tenaa ae simu eyieu edim ake sii ainosai kulingana wenyamali naba enaa enatumito ilo ainyiang'ani Le simu teina rishata.

Tenelo neo engaji aii shumat te shumata kewarie naa kaidim ake aing'oru namna naikenie ashu aing'uraa eneo, naing'oru tenaa korpuya naidim ake aiteleki peemitoki naa ake enchan aoki iyiok kewarie ashu aing'oru engardasi, naing'oru emabati tenaa ninye nataana kaidim sii aitumiya olnchoni tenaa ninye oidim metaa peemitoki engaji ao kawuang'ie sii Intokitin naifaa neeku enethamana peemewoki enk'are, Nena tokitin pooki sidain enaa engardasini, enaa engilani,o pookitoki orkarash pemetoki naa enchan aowoki.

Eniyieu nitum benki nishumie eropiyiani naa eedim ake aing'oru aa entokin pooki naifaa enaa eng'ipande, National Id taa edim sii aing'oru sii KRA, edim aing'oru ingulie financial documents enaa passport amu Ina Kata naa aa etumoki atobolo banki nishumie iropiyiani eyiolo sii, edim aing'urai tenaa edim atadamu pin edim aawa empishai inono, edim aing'oru ATM amu ninye entoki naifaa.

Ore eweji oshi napik endaa aitaany' engera esukuul naa, kabaat arashu oldiroo, kashum ake toolbakulini sidain oirowua nepiki kabaat peetumoki Nena Kera ainepu endaa Eton eirowua keidim sii aitaanya endaa SAPUK kulinganaduo o ngera eneba tenaa engera uni aata neaku aitaany' ake engera endaa kitie naba enaa enaifaa naba enaa enaitosha naraposh sininche amu esaanini uni ake ninche naitosha.

ore ake pee ainyiototo oshi tedekenya nayooki aomon, naitukuo, naitaandika eruat, naitukuo, nanya breakfast naitanap olorere eton eitu aipang',ashu aisho program edama, naipang' alo esiai, naing'oru egari naya nkera sukuul, ore aidipa aitanapa naing'uraki ninche endaa, neishop school uniform naoshoki egari nalotu aya ninche sukuul, naipang' sii nanu alo esiai. ore too sai edama naa kaidim ake atooso aikilikuanu ajo kaji egira esiai aikunari te program duo naipanga tedekenya aikunari.

ore enduata ai tenkaraki ilarabali loo ng'uesin entim oltung'anak, naa keidimi ake aifundisha pee eyae recording oolchampai pookin, ni report sii ninche ing'uesi naatii inamurua tenaa kidimayu, ning'urari nena ng'uesi pee mepuonu aajing' ilchampai nikari aaitobiraki, pee erishieki nena ng'uesi, ore iltung'anak ootomitikiokoki, oinosa ing'uesin ilchampai lenye naa kidim ake sirkali aing'oru enkoitoi naaidim atalakie, lelo shampai oinosa ing'uesin, ore nena ng'uesin naataa kumok oleng',naa kidimi aiwuang'ie ebata, nepuoi aaya ninche olale loong'uesin.

ore ake teniyieu nisiashayie boo ino, idim ake atudung'o irkujit loomanita enkaji ino tenaa ketii irkeek ootubulutua nisul milepa.or tena ketii korpanga idim aitumia, idim aitumia orpanga adung' ilo kujita, idim sii atudung'o aitumia slasher ,tenaa kemanita isoito, tenaa kesoitok otii auoluo, niwuang'ie lelo soito nisot te wueji nifaa ashu iwuang'ie nisot ye wueji nebo, pee etumoki pookin tung'ani atoduaa, ire oladuo kujita litudung'o, idima ake atapejo, ashu ishum ashumaki nkishu.

ore painepu olamerani oiragita te sarngab naa kaidim ake atudumu naiwuangie tenkoitoi, naikilikwanishore tenaa keyiolo eningwaa ,kaidim sii atujuto tenaa keichafuke oleng peyie peemenya naa esarngab ,naitobiraki nkilani enyenak , naikilikwan eneloito ,naingoru iltungnak lenkang enye arashu iltunganak lesotwa ,naidim ake atooshoki naikilkwan pee meitobi naa ake alotu abatatakino esarngab amu elelek elotu negor esarngab nautaa arashu narik mpaka enkang enye.

ore ake pee eimin ositima kewarie ining'isho, naa kaidim ake aing'oru candle nang'as ninye aar ena switch paa tenelotu naa nadol. amu ore candle nainok ashu enkoroboi nainok pee atumoki ateyierishore, naa tenaa kositima duoagira ayierishore, nakwet aing'oru inkuk, nalotu ainok, tenaa kerkeek, nainok lelo keek, pee atumoki naa atayiolo, pee atumoki ateyierishore, ore ake oeeku eewuo ositima, naa kaidima ake atoduoa te bulb.

sidai dupoto arashu account esimu dupoto o tenebo wo account e benki. amu ore account esimu ore itii enkop nitii, naa idim ake aing'oru, access naa idim aitayu impisai, tenaa inyamal, idim ake aitau niretie kewon, naa tenaa kempisai iyata naa idim ake atipika, esaa pookin, tenaa kewarie tenaa kedama, idim ake aitayu nena pisai nintumia, ore sii ninye dupoto e benki enoshiake e kawaida, nimitumoki aitayu esaa pookin. kake ore nena pisai naa ishum naa ake midim atabaiki ampaka kenya enkata nitumoki aitayu.

Ketum Kuna benkii kutitik, tengaraki eedim anoto looni esaa niyieu nitum loon eedim sii aitau empisai naaba enaa eniyieu nemeya erishata, ore enkata niata loon kiti eyieu edim ake aikuna naake keitauni Nena pisai te rishata drop, eidimi aitau Eton eng'orr esaai tikitam oo ng'uan naa eedim sii atushuko Nena pisai esaa pookin, ee sidai sininche amu keeta ebenki esimu , neaku ore esaa pookin niyieu naa eedim ake a aitau Nena pisai kewarie entau etaa esaa pookin naidim aterewa enaa eyieu nireu apik Ena account niterewa.

Kanyor atushuma eh ore teipa na kaok shai, naing'or si eramatare o nkishu tenaa ketii, nanyor aing'ura tariff, nadalare inkera natumoki aiguranie nkera ainei tenaa ketii, naiguranie ormarei lai, tenaa kaata sininye ibukui enaa ne revision kaidim ake airivaisa. Naipanka esiai ai eton eitu ekenyu metabaiki. Alo si aing'uraa mali ena kaing'uraa olchamba tenaa ketii intokitin nainosita, naikar iwuejiting' naifaa nikarri eton eitu eeku enteipa. Ore peeku no sa nabo enkewarie, naing'or tariff natumoki ashomo ailepa airurayu e baada super.

Kautumia nkoitoi ale are ashum endaa pe merroyo. Idim ake atushuma atabolo enaa atabolo peme tenaa kendaa nashumi pemerroyo, ore pemibookino enkima ,tenaa kaata si ofridge na kaidim ake aitumia ofridge, iidim si ah atushuma tewueji nisiwisiu ,tewueji netii enkijape pe woshiwosh enkijape, enaa ke nkirik aiik si, kaidim ataasa entoki naji smoking pemerruoyo pemerruoyo endaa.

Ore ake peelotu olainyiang'ani, naa Nanu omirr olduka najoki, Karibu customer naikilikuan ajoki kanyio eyieu namiraki, naikilikuan biotisho enye tenaa keserian te wueji neing'ua tenaa keyewuo aikata ilo duka naa kaidim sii aikilikuanishore ake kanyio eyieu namiraki, naa kebaa too mpisai naata amu mpisai naaje, paidim sii atudung'oki Nena pisai peetumoki ainyiang'u tebei naifaa naliki ajoki tenaa pee mooki alotu ilo duka enaake naarikikoki kulie kastomani .